Rangre kod mag sikul mondo ing'e ni in gi ng'at ma osetieko sikul. Inyalo ng'iyo list mar somo mondo ine kabe ne oketgi kapok otieko sikul. Neno ni jopuonjre winjo tiend chike mamulo yudo list mar somo bang' tieko sikul. Rang kane nitie ng'at mane otimo lokruok e system kata keth mane otimore mane nyalo miyo ogol gi kapok kinde ochopo. Kanitie system matiyo gi masin, ng'i ka dwarore ni olok chenro mondo orit thuolo mar yudo gik moko nijogo ma otieko sikul. Lero chike mag list mag somo kod yore moroamora mag bedo gi ratiro ni jopuonjre ma oyudo pek. Ka oyudore ni nitie ketho, chiw kinde ma ibiro tiekogo. Ka list mar somo ok yudre ne jok ma otieko sikul, parie mondo imigi thuolo mar yudo gik ma jopuonjre machon nyalo tiyogo, kata paro moko mag somo. Chiw gi e mbui maoko kata majiduto nyalo yudie gik machalre loso barupe mondo oler chike mag donjo bang' tieko somo. Neno ni jopuonjre mag tieko somo ong'ere maber kuom gik moko duto manyalo geng'ogi mondo giyud thuolo mar donjo kapok ochopo.

Jopuonj mang'eny epiny kenya pok oikre chuth mar tiyo gi kod gige somo mag nadalogi eyo makare. Kata kamano ka oti godgi eyo makare gige somogi nyalo medo ahinya puonj. Kata obedni osetim dongruok moko ahinya ahinya eskul manitie e boma kod kuonde maji ok nyiewe gik moko jopuonj mang'eny epiny kenya pod yudo pek madongo kaka puonjruok matin jopuonj mang'eny onge gi puonj mowinjore ewi puonj mag digital kod gige teknoloji. Kinde mang'eny skul mag gweng'e onge gi stima ,internet kod gik ma itiyogo. Yudo gik masani itiyogo kaka projector gik ma ji puonjre eyor mbui kata simu mag ng'ato ok romre. jopuonj moko nyalo winjo kagin gi pek mang'eny kata bedo gi kia oko tiyo kod teknoloji manyien kaonge ng'at makonyogi maler. Ka ikonyogi maber, gige tich mag ndalogi nyalo loso somo bed mamuloji chiwo konyne puonj mopogore opogore kuom chopo dwaro mopogore opogore mag jopuonjre. Keto thuolo mar yudo gik mathoth maok okalo buk mar somo. Konyogi pim kodo duoko kokalo kuom penjo kod nono weche ekinde madier.

Neno agenda kod list mar joma biro wuoyo kapok kinde ochopo mondo afweny thuolo madongo mane dhi bedo e. Lura kod mbui ma ofemo ahinya Twitter, X kod Linkedin mondo ayud weche manyien ma seche adier. Bedo gi program moro amora mar chokruok kata oganda mondo ayud tudruok kata ayud weche ma nyasani. Ndiko gik ma itimo kendo apenjo penj ka nyalore, limo kuonde ma inyiso e mbui mondo ayud gige tich ma sani kod yore mag duoko penjo e pap. Ohala ma aseyudo en kaka dongruok mar tich, ne ayudo rieko ma sani ewi technology mar somo kod yore mar chike. Ne okonyo paro mag chenro modhi maber mane owuok kuom paro mar chokruok. Ne okonya yudo kony kata riwruok bang' loso osiepe chokruoge, pogo rieko mar chokruok kokalo kuom puonj mar jotich medo nyalo mar riwruok.

Oganda masamburu ong'ere nikech lee mag bungu ma opogore opogore kendo ma ok yudre ahinya ma ok ibi yudo e park kata kar rito lee mag Kenya. Lee makendegi mang'eny iluongoni samburu special five mamiyo kar ritogi bedo mopogore gi mamoko. Achiel Zebra mar grevy oduong' kendo ok yudre ahinya moloyo zebra mapile mang'ato nyalo ng'iewogo manigi rangi matin kendo manigi it marachar. Ariyo reticulated giraff en gik ma ng'ato neno maber kendo ma ng'ato nyalo ng'eyo maber ma opogore ahinyaa gi maasai jiraff mayudore ekuonde mamoko mang'eny. Adek, beisa oriks nyarombo manigitung mabor kendo malong'o kendo manigi ranyisi mopogore opogore mag wang'e. Ang'wen gerenuk ong'ere kaka ngombe mang'we ngar engi ng'ut mabor kendo kinde mang'eny ochung' gitiende mabang'e mondo otim nonro. Abich Somali oustrich opuodho mar somalia. Engi ng'ute mang'ich mopogore gi opuodho mapile mayudore kuonde mamoko.